Aluora mara nigi udi mag fwambo gi keyo weche mangeny gichalo kaka od fwamo gi keyo mar ramogi, od fwamo gi keyo mar nam lolwe, od fwamo gi keyo mar citizen, od fwamo gi keyo mar NTV, od fwamo gi keyo mar ktn, od fwamo gi keyo mar k twenty four, od fwamo gi keyo mar ramogi gi mayienga, od fwambo gi keyo mar viktoria kaachiel kod mag fwambo gi keyo makele wang' jowi kaka ramogi, kaka citizen, NTV .Giduto te gikelo fwambo gi keyo kendo e wang' jowi bende erokamano.

Taon ma Kisumo nigi kuonde ng'iepo madongo mopogore opogore machalo kaka, kar ng'iepo mar Mega plaza, kar ng'iepo mar Lake Basin, kar ng'iepo mar West End, kar ng'iepo mar United, kar ng'iepo mar Mega City kaachiel kod kar nyiepo mar Tuffoam mall. Kendo ntie kuonde ng'iepo manoyaw machiegni machalo kaka China Square. mago e kuonde ng'iepo madongo mayudore e taon ma Kisumu.

Tijni kaparo en tich mar konyo oganda ng'eyo chal margi kendo mar dendgi en tich maber ahinya nikech omi ikonyo oganda ng'eyo chalgi kendo kaka ginyalo bedo gi ngima maber maonge gi tuoche kata gi midhusi mopogore opogore. Tijni miyo ng'ato ng'eyo chal mare kendo kata kodhi chako muonyo yath manyalo konye kata ka odhipuonjore ritore kendo medo ritore mondo kik gima rach donj e dende kata tuo marach donj e dende. Omiyo ahero tijni nikech omiyo ji konyo ogandagi kendo miyo ji ng'eyo chalgi.

Tijni nikod nengo maduong' e alwora nikech okonyo loso kendo keto ler maber e alworawa ka okunyo gigo ma richo ma owiti kuma oknego ni gibedie kendo oketogi e nyamburko materogi mabor kumidhiwitgie. Omiyo tijni nikod nengo maduong' mar rito alwora kogolo chilo kumaginyalo dung'e kendo terogi kuma oromre gibedie milosogi kendo inya kata wang'gi.

Jo ohala madongo manie bombe nigi tich maduong kendo manie lwetgi mondo giduok chien chido mar yamo mar kor lwasi. Kata kamano kaka paro johala gi pok obedo gi wach ni echuny gi mondo gidwok chien chido mar kor lwasi. Kamae e kaka onego bed ni gitemo mondo gidwok chien chido mar kor lwasi: mokwongo mondno giwdok chien tiyo gi masinde kata nyamburko magolo yamo marach manyalo ketho yamo mar kor lwasi kendo kelo midhiero maduong' mar kethruok mar kor lwasi. Gimachielo ma ginyalo timo en mondo gikel yore masani mayot ma ok gol yamo marach manyalo ketho yamo mar kor lwasi kendo mondo gitii gi yoo yore kata gigo maduoko chien yamo marach migolo kendo madhi e kor lwasi.

Gimabiro e pacha ka aneno gini en kaka yor kumag thieth osedhiye nyime kendo osekel masinde maber manyalo konyo jopiny mondo oyud thieth maber. Kaneno gini toparona okang' ma piny owacho osegoyo mondo okel thieth machiegni gi jopiny kendo mondo jopiny oyud thieth e yono mayot ma okgidhi oko mar piny mondo gimany thieth.

Tijni en tich mar puonj ,puonjo en tich maber ahinya nikech omiyo japuonj miyo nyithindo rieko manyalo konyogi e ndalo mabiro. Ber mar tich ni kendo en ni japuonj yudo osara kata chudo mar tich motimo omiyo en owuon onyalo dhi nyime e ngimane ka konye timo gigo duto te modwaro timo. Tijni en tich maber ahinya.

Ma en kompiuta. Kit gini mahero en aina mar HP, nikech en kompiuta maber tiyogo kendo mayot ka yore midiyo kata gogo midiyo fuonyore mayom kendo dhi piyo kendo yot tiyogo. Wang'e bende en wang' maler kendo maduong' maber emomiyo ahero tiyo kode.

Pek madongo mag alwora majopinywa yudo sani chal gi kaka ringo mar lo ka koth ochwe, kendo weyo ka bugni okunyore kuma oula okale. Mar ariyo en ng'ado yien madhi nyime kinde ka kinde e gweng'wa kendo weyo ka onge yien moro amora manyabedo gi tipo kata manyakelo koth. Gimachielo matimore alworawa ma okber en oro ndalo ma koth onge kuonde mag pi tuo ahinya. Mar adek, ndalo ma koth nitie to oula bende bedo mang'eny ahinya. Mago e pek madongo mag alwora ma jopinywa yudo e kindeni.